Maya nĩ makara marĩa mathondekagwo kumana na ndoro na vumbi ya makara marĩa matigarĩrĩire mahinyu, mũndũ akoya, ũgatukania na ndoro, watukania a ndoro, ũgacoka ũkomba tũnyamũ, rĩu tũnyamũ tũu no ũhũthĩre tarĩ makara na nĩmaikaraga mũno, nĩ kĩndũ kĩega na nĩ kĩndũ gĩtarĩ ndogo.

Nĩ tondũ nĩtũhotaga kũiga ihinda inene, ici nĩ mbembe cianĩkĩtwo, cikanĩkĩrwo riũwa ona kana mũcere. Na indo ici hĩndĩ ĩrĩa womithia wega, nĩihotekekaga kũigĩka ihinda inene, na nĩ igiragĩrĩria ũhoro wa hĩndĩ ya ng'aragu, koguo kĩndũ kĩu gĩgagũikarĩra ihinda inene na ũkahota kũhũthĩra ona thutha wa ihinda.

Nĩgetha ũgĩe na mbeũ nyingĩ, na ũhote kũhanda kũndũ kũingĩ, ũguo nĩ harĩ bata gwĩka ũguo, ũkaruta ũgathiĩ ũtinĩtie nĩ mĩrĩyo, ũgathiĩ ũmĩrengete, ũgacoka ũkahota gũtwara handũ hangĩ ũkahanda ũguo ũkagĩa na ũkongerera ũrĩmi waku, ũkaneneha.

Nĩ maĩ mategetwo na makonererio handũ hamwe ũguo magakorwo mathondekeirwo wega handũ maragera, magathĩ magerete megereire handũ hamwe. Ũguo hatirĩ handũ marathiĩ kwaraha, marathiĩ makagera handũ hamwe mũtaro-inĩ. Ũgwo nĩmakoretwo makorekitĩtwo.

No nyambĩrĩre na cai na ngwacĩ, ndĩe, ndarĩkia kũrĩa, rĩu hĩndĩ ĩyo njoke ici ingĩ nĩ no ndĩe na oũguo ihana itarĩ nduge. No iria cia mbere rĩ, nĩ kĩndũ kĩruge koguo nĩcio ingĩambĩrĩra, ici ingĩ njoke ndĩe thutha-inĩ, na nĩgetha cikorwo ikĩrĩ na ũteithio thĩinĩ wa mwĩrĩ.

Nĩ gũthima tũthimaga raini kũrĩ raini ĩrĩa ĩngĩ, na tũkahũthĩra rũrigi na tũgacoka tũgaathiĩ tũkĩheaga o handũ waru ĩno to waru ĩrĩa ĩngĩ, ũkamĩhe gap ĩigana ũna, kwoguo tũthiaga tũthimĩte. Tũgacoka tũkarekia na moko, twarĩkia kũrekia na moko, tũgacoka tũgeetha kũndũ gĩa gũthika. No tũhũthĩre macini cia gũtũtemera mĩtaro na tũcoke tũthike na macini icio twarĩkia kũrekia wega nĩgetha tũhote gũkorwo tũcihete handũ hega harĩa tũthimĩte.

Wambere nĩ kuoya mũtu, ngatukania na cukari, na Blue Band na ngacoka ngakorwo nĩ hũrĩire matumbĩ mwanya. Na ngacoka ngekĩra kĩndũ gĩtagwo baking, thĩinĩ wa mũtu, mũtu ũcĩo ngakorwo ngĩũtukania weega, ngacoka ngoya kĩndũ gĩtagwo iria, ngaroga nagwo wega, mũtu ũcio ũgakorwo wa kũnyitana wega, hamwe na Blue Band nĩ njĩkirire harĩa mũtu-inĩ, ndukanĩtie wega na gacukari gakwa na mũtu na baking. Indo icio ciothe ngacoka ngacikoroga weega, ndarĩkia gũcikoroga ngoya thaburia yakwa ngamĩhaka wega Blue Band mĩena, ndarĩkia kũmĩhaka Blue Band ngaigĩrĩra riko, ngacoka nĩngũkorwo ndĩna thaburia ingĩ, rĩngĩ njĩkĩrĩte. No hũthĩre mũthanga, no njĩkĩre cumbĩ, na ngacoka ngetha ibati, ngekĩra mwaki naigũrũ na mwaki nathĩ. Koguo kĩndũ kĩu gĩgakorwo nĩ kĩndũ ndĩraruga wega na nĩ gakeki kangĩkorwo kena cama mũno.

Ĩĩ nĩ harĩ bata, nĩ tondũ wa mbere; nyama nĩũgũkorwo na nyama nyingĩ, na rĩrĩa wabatara nyama koguo no kuoya ũgathĩnja mbũkũ imwe na ũkahota gũkorwo ũkĩrĩa. Na ningĩ, noũkorwo ũkĩrĩithia mbũkũ icio, igakorwo nĩ cia mbiacara. Koguo ũgeka ũguo, ũgakorwo nĩ mbiachara ũrahũra. Ũgakorwo nĩ ũrarĩithia na nĩ ũrekĩra mbeca mũhuko.

ũyũ nĩ mũtĩ wa mũbabaĩ na nĩgũciara ũgĩciarĩte mũno. Ũguo nĩndĩrona haha nĩhagũkorwo na ũhoro wa mbiacara, na ũhoro wa gũkorwo ũkĩrĩa matunda. Ũguo nĩ ũgũkorwo wĩna matunda, nĩũgũkorwo ũkĩhũra mbiacara, ũkorwo ũkĩingĩria mbeca nĩũndũ wa mababaĩ mau.

ĩĩ nĩkĩonekaga icigo-inĩ cia gwitũ, nĩ tondũ nĩtũhandaga. Na twahanda nĩtũhũthagĩra, niĩ hakwa nĩhũthagĩra na kũruga irio nacio. Nĩ indo njega na nĩicamagia irio wega, irio ikaiguĩka cina mũcamo mwega na kamũnungo kega.

Nĩ tũkoragwo tũkĩthondeka mbeca na ũhoro wa kurĩma matunda maya. Na matunda maya nĩ makoragwo me mega na me mega thĩiniĩ wa mĩĩrĩ itũ, kwoguo twa mahũthĩra nĩ makoragwo magĩtũteithia thĩiniĩ wa mĩĩrĩ itũ. Rĩngĩ mbiacara-inĩ nĩ makoragwo mena bata mũno tondũ nĩ meendekanĩte mũno na nĩ tũhotaga kũmeendia na tũkagĩa na mbeca.

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩwendete mũno, gũkũria igwa. Na igwa icio ndacikũria nĩtũhotaga, nĩhotaga gũciendia na igakorwo ikĩrehe mbeca gwakwa mũciĩ. Na ningĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndagĩa na ageni nĩhotaga kũmahe na makona nĩ kĩndũ kĩega. Ageni rĩngĩ maumĩte kũndũ ta Nairobi, kũndũ gũtakoragwo nacio. Nĩnyonaga magĩkenerera mũno, ona ciana nĩikenagĩrĩra mũno kĩgwa. Nĩ kĩndũ kĩega na kĩndũ gĩcama, nĩ ũndũ ngenagĩrĩra mũno.

Nĩ ũrĩ bata mũno tondũ kaingĩ nĩtũgĩaga na andũ maracera kuma na nja magoka kwĩrorera nakũmenya wega indo icio ũrĩa ithondekagwo. Ĩno ĩroneka ta arĩ kambuni ya gũthondeka iratũ, na andũ aingĩ nĩmokaga makenda kũmenya kana kuona ũrĩa ũndũ ũcio wĩkagwo, ũguo nĩ ũndũ mwega na nĩũrĩ umithio tnĩinĩ wa ah bũrũri witũ.

Haha nĩ ũhoro wa marenge na marenge maya marooneka mageretio kũndũ igũrũ, magatambio wega na mĩtĩ, kwoguo nĩ marenge marakũrĩra igũrũ. Na no ũndũ ũroneka nĩ wa mwanya thĩinĩ wa wa ũrĩmi, na no ũkorwo wĩ mwega mũno nĩ tondũ irenge rĩrĩ no rĩkorwo rĩtarĩ na mĩrimũ mĩingĩ, rĩtirahutania na thĩ, no rĩage gũkorwo rĩgĩthũkio nĩ maaĩ marĩa makoragwo magĩtherera rĩrĩa kwĩna mbura nene. Kwoguo irenge rĩu rĩaku nĩ rĩgũkorwo rĩ rĩega na rĩkũrĩire handũ hega, hau igũrũ rĩkũrĩire.

ũyũ nĩũndũ ũngenagia mũno, nĩ ũrĩmi mũthaka, nĩ tondũ indo icio ũracirĩma, no na ta ũrĩa tũkwonete na hau kabere, ũracirĩmĩra handũ igũrũ igaciara wega itarĩ na mathĩna maingĩ. Kaingĩ, hĩndĩ ĩrĩa nĩmĩte indo ici nĩngoragwo naniĩ ngĩkenera ũrugi wakwa, nĩ tondũ nĩndĩraruga irio njega na irio ina mũcamo mwega na irio irendeka nĩ andũ, na hĩndĩ ĩyo no ndĩrahũra mbiacara na nĩ tondũ andũ aingĩ nĩmakoragwo magĩũka na makagũra.

Nĩ harĩ bata mũno nĩ tondũ, itunda rĩrĩ nĩ itunda rĩega. Itunda ũrarĩhũthĩra, ũkarĩiga gwaku rĩkeeruha, ũkarĩa. Nĩ itunda rĩega, itunda ũkũhota gũkorwo ũkĩendia, na wendia nĩ ũreendia rĩtarĩ ikũrũ na no wendie rĩ ikũrũ. Kwoguo nĩ nĩ ũndũ mwega ũreka, na nĩ ũndũ mwega ũngĩkorwo wĩna guo thĩinĩ wa gwaku. Nĩ tondũ o na mbeca nĩ ũgũkorwo ũgĩkorwo ũkĩingĩria mũhuko waku, nĩ tondũ nĩ kĩndũ kĩega na nĩ kĩndũ gĩtathũkaga kĩ hau mũtĩ-inĩ.

Nĩ gũcagũra handũ mũgũnda-inĩ waku nĩgetha mĩtĩ ũgekĩra weega, wekĩra mĩtĩ ĩyo, ũkamĩhe space, ũkamĩhe gap, kuma mũtĩ ũyũ tũũrĩa ũngĩ na ũgacoka ũkahanda, wahanda ũgacoka ũgatambithia itunda rĩu rĩaku rĩrĩ nĩ icaca. Warĩtambithia weega, nĩ rĩgũkũrĩra hau na rĩkũre matunda maingĩ. Matunda mau makũrĩra hau, nĩ megũkũra me matunda mathaka.

Wa mbere, matunda nĩ mabataranagia mũno thĩinĩ wa mĩĩrĩ ĩtũ, koguo rĩrĩa tũrahota gũkũrĩa matunda ta maya, na nĩngĩ ũhoro wa gũkorwo tũgĩka, atĩ nĩ ũrĩmi wa biacara, koguo nĩ mbeca tũkoragwo tũkĩingĩria thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, na mĩciĩ itũ ĩgakorwo ya kũrũgama, ni tondũ tũtiragiĩka nĩ ũndũ wa mbeca.

Gũkunĩka igũrũ notũhũthĩre ibati. ũndũ ũngĩ notũhũthĩe gas kũruga, tomũhaka tũhũthĩre riko. Kuogwo hagũkunĩka notũhũthĩre ibati.

Wethe tũmĩtĩ na ndĩmonie ũrĩa tũgũthũa na twethe iratathi, tũcoke twetha iratathi rĩu tũĩkĩre tũrĩare wega thĩ, tũcoke tũrĩoherere wega igũrũ rĩrũme ũndũ rĩgũkorwo rĩkĩhota gwĩkĩra maĩ. Na twĩkĩre maĩ, koguo nĩ handũ tũgũkorwo tũkĩhũthĩra iratathi na mĩtĩ na mĩcumarĩ na ndigi.

Nĩgetha mĩtĩ yaku onakũngĩara riũa ndĩkome, nĩrĩkoragwo ĩgĩitĩrĩrio maĩ na mĩberethi ĩo ĩkĩrĩte. Na nyingi ũkacoka ũgekĩra mahuti. Mahuti namo mau nĩmarĩgiragĩrĩria riũa kũnyua maĩ ma mũmera ũrĩa ũrekĩra. Kuogwo wekĩra maĩ maku makahota gũikara ihinda inene makĩhũthagĩrwo nĩ mũmera waku matekũma.

Ũyũ nĩ ũrĩmi mwega mũno, nĩ tondũ, rĩrĩa ndarĩma indo ici, nĩngoragwo ngĩmenya atĩ mbiacara-inĩ, ndĩmbere, nĩndĩrahota gũthiĩ na ngona mbeca ciakwa. Kindũ gĩkĩ ngahota gũkĩruta mũgũnda na ngathiĩ ngomithia. Ndarĩkia kũmithia ngatwara gĩthĩi, nohũthĩre niĩ mwena kũrĩa na kwendia. Kogwo nĩ kĩndũ kĩrandehera...

Nĩ gũtua mũtĩ-inĩ ngacoka ngathiĩ ngathambia, ndarĩkia gũthambia ngoya, ngatinia na kahiũ na ngambĩrĩria kũrĩa. No njage gũkorwo ngĩtinia na kahiũ, na thĩiniĩ he mbegũ, ngaruta mbegũ ĩyo ngeheria, ngarĩa itunda rĩu thĩiniĩ. Na ndarĩkia kũrĩa thĩiniĩ, makoro namo nĩ ndeyaga.

Wa mbere, rĩera nĩrĩtũmĩte gũkorwo gũgĩcenjia, nĩ tondũ rĩrĩa mbura yaneneha mũno eh indo ici nĩtũhandaga, na igatuĩka cia gũthũka, rĩngĩ nĩ kũhĩa nĩũndũ wa itiendete mbura neene. Nĩ spinach, na itiendete mbura nene, ciendaga mbura nini. Ningĩ eh ũrĩa gwakorwo gũtarĩ rĩ na mbura njega njiganu, nĩguo tũkoretwo tũgĩthĩnĩka. Nĩ tondũ notwethire maĩ ma gũitĩrĩrĩa nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩma.

Haha no mũhaka hakorwo hena ngũkũ irĩithĩtio handũ na nĩgetha ngũkũ icio igatũhe matumbĩ, tũgakorwo twĩna matumbĩ. No mũhaka hakorwo he handũ hararĩo matumbĩ mũno nĩ kũonania matumbĩ marugĩtwo ũguo kana mareendio handu, either me magũtherũkio, kana me ma gũkarangwo. Kwoguo nĩ mũndũ ũrĩithĩtie ngũkũ nyingĩ.

Ũyũ nĩ thumu ũrĩa tũgũraga thĩiniĩ wa ciugũ citũ, kana ũrĩa tũthiaga tũkenja marima na tũgekĩra mahuti mĩthemba mĩingĩ, na tũkareka mahuti mau matuĩke thumũ, nĩ kwonania nĩ thumu ũrutĩtwo handũ, na hena bata mũno, nĩ tondũ irio ciitũ nĩ tũkoragwo tũkĩhũthĩra thumu ũcio na twekĩra thĩiniĩ wa mĩgũnda itũ, mĩgũnda itũ ĩgakorwo ĩgĩtũhe irio nyingĩ na ĩgakorwo ĩgĩtuhe maciaro mega mena hinya.

Nĩ harĩ bata, nĩ tondũ ũrakorwo ũkĩrigĩrĩria ũhoro wa kahũa kau kwahũka na kũnyitĩrĩra nĩgetha mũmera ũcio waku ũhote gwĩtiria gũkuua matunda marĩa ũciarĩte. Nĩ kũonania nĩ gũciara ũciarĩte mũno, na wanyitĩrĩra ũguo matunda maku nĩ megũtuĩka magũkinyanĩra, na makinye ihĩnda rĩrĩa rĩa kũgetha. Na hĩndĩ ĩrĩa ũkagetha, mũmera ũcio nĩ ũcokaga ũgacokia ũgacoka raini ũgacoka ũgakorwo wĩna hinya rĩngĩ. Kwoguo nĩ ũkoragwo ũkĩmenyera maciaro marĩa marĩ ho.

Haha nĩ handũ hahingĩrĩrio maĩ kana rũĩ rũgakorwo rũgerete handũ, rũgakorwo rwĩ na maĩ maingĩ macokanĩrĩire handũ hamwe, na hagacoka hagakorwo hena mũndũ ũratega thamaki. Nĩ haroneka hena nyamũ ya gũtega thamaki ĩtagwo ndwano, na nĩ mũndũ ũratega thamaki, kwoguo nĩ handũ haroneka nĩ harĩithĩirio thamaki.

Nĩ tũthiaga tũkarekia kũndũ gĩthaka-inĩ na ũkooherera mbũri yaku handũ na ĩgatinda ĩkĩrĩa hau. Na hihi ihinda rĩakinya rĩa hwaĩ-inĩ, mbũri icio igathii ikoohorwo na igacokio mũciĩ, kwoguo igatinda ikĩrĩa kũndũ kũmwe. Na nĩkuo irarĩa kũndũ gĩthaka-inĩ, kũndũ igũtinda ikĩrĩa kana kũndũ o na kũndũ bara-inĩ, nĩ twohagĩrĩra na tũkathecereria kamũti tũkooherera mbũri ĩyo na mũkwa wayo ĩgatinda hau ĩkĩrĩa.

Wa mbere nĩ gũtukania tĩri waku na thumu, watukania tĩri waku na thumu ũgekĩra maratathi, na wekĩra maratathi ũgacoka ũkoya mbegũ ciaku, mbegũ icio ũgathiĩ ũthecereirie ũthecereirie o karatathi-inĩ, karatathi-inĩ, karatathi-inĩ, ũgacoka ũgakorwo, nĩ kũrĩ tũnyamũ tũngĩ twendagio tũkoragwo tũhana tũturee ũgwo na tũkoragwo, tũu no tĩri ũguĩkĩra. Wekĩra tĩri ũgathiĩ ũreketie tũbegũ twaku hau na nĩgetha tũbegũ tũu twaku tũkũrĩre hau, nĩgetha mũmera ũcio watuĩka wa kũigana, ũgacoka ũkaũruta hau ũkaũtwara harĩa ũrenda kũhanda kĩndũ kĩu gĩaku.

Ndeciria nĩ mũndũ wĩna mbiacara arendia, agacoka gũgakorwo kwĩna mbura nene mũno, mbura ĩo ĩgathũkia indo icio ciake. Yathũkia indo icio, ikarahĩrwo nĩ maĩ na igatuĩka ciathũka, ingĩ igacoka igakorwo nĩ irabutha, nĩguo ironeka, ũguo nĩ maĩ magathũkia mbiacara ya mũndũ.

Ũkoragwo na thaburia na maĩ, ũgacoka ũkanyita waru ciaku, ũgathiga, wathiiga warĩkia gũthiga wega ũgĩciĩkĩraga hau he maĩ mau. Ũgacoka ũgacinyita ũgacithambia wega, wacithambia ũgaita maĩ mau ma mbere, ũgacoka ũgekĩra maĩ mangĩ, ũgathambia rĩngĩ, nginya ũkona irio icio ciaku kana waru icio ciaku nĩ ciathere wega. Makoro mau ũgacoka ũkameherania na waru. Ũguo nĩ guo haragĩrĩa.

Hatirĩ bata, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa waikia indo ici ciothe na wacituranĩra hamwe, nĩ ithiaga igatuĩka cia kũbutha, na ciabutha handũ hau hatingĩ ikarĩka nĩ ũrĩa hegũkorwo na ngi nyingĩ na hakorwo hena gĩko kĩingĩ mũno. O na mũndũ ndangĩhota kũrĩa na then indo ici imwe nĩ irooneka nĩ kĩndũ kĩngĩrĩo. Hau hena makoro, makoro no mathiĩ ũgaikĩria ng'ombe kana mbũri ciaku ikarĩa, o na ma nyamũ mahuti mau ma ma nyeni kana ma mboga nĩ mega na kũhũthĩka na ng'ombe. No rĩria wa matukania handũ hamwe, na wa maiga me handũ hamwe, nĩ marakorwo me kĩndũ kĩũru na kĩabutha, nĩ hanungaga ũru na no hakorwo hakĩtũrehera mĩrimũ.

Ũyũ no wethi ũngĩ wa mbeca na nĩ ũrakorwo ũkĩrĩ ũkĩhanda mahũa maya tondũ mahũa maya nĩ mari mbeca na nĩ matwaragwo kũndũ makendio na andũ magakorwo makĩingĩria mbeca thĩ-inĩ wa mĩhuko yao, Na andũ aingĩ nĩ mendete kũmenya, ona kuona ũrĩa kĩndũ kĩu kĩrahandwo kana ũrĩa maũndũ mau marathiĩ na mbere.

Ũyũ nĩ ũrĩmi mwega mũno, nĩ tondũ wambere nĩ kũroneka kwĩna maĩ, maingĩ. Atĩ ona rĩrĩa kũngĩtuĩka maĩ nĩ manyiha, wĩna handũ hakoretwo hena maĩ, na maĩ maũ makahota gũkorwo ũkĩhe mũmera waku wega, nĩ tondũ mũcere wendete maĩ maingĩ kana gĩtũngũru nĩ kĩendete. Koguo na gũgakorwo arĩ kũndũ kwega flat, kũndũ kũiganaine wega, kũndũ ũngĩkorwo ũkĩrĩithia, ũkĩrera ona mahiũ thutha wa gũkorwo nĩ ũrona maĩ, na ũgakorwo nĩ ũkĩona maĩ, na irio nyingĩ cia mahiũ waku.

Nĩ ũrabatara gũkorwo na mũgunda mũnene na nĩ ũrabatara gũkorwo na macini iria ihotaga kwenja maaĩ nathĩ. Ũcoke nĩgetha ũhũthĩre solar, wĩkĩre nĩgetha ũhote kũgucia maaĩ nathĩ, na nĩgetha ũkorwo ũkĩrĩma kũndũ kũu. Na ũkorwo wĩna mbegũ cia gũkĩhanda na nĩgetha ũgĩkorwo wĩna maumĩrĩra mega ma kĩrĩa ũrahanda.

Nĩ ndĩrona he mbica ĩraoywo igũrũ na kanyamũ karĩa twĩtaga ka drone na nĩ ngakenerera mũno na kuona atĩ karathiĩ, gũtirĩ handũ gatangĩthiĩ, gegũthiĩ kũndũ kũnene thĩiniĩ wa mũgũnda ũcio wothe, na kooye mbica icio ciothe na gakorwo gakĩona handũ hothe thĩinĩ wa mũgũnda ũcio. Na, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ maaĩ nĩ matege wega, he harĩa moonereirio mũtaro-inĩ, atĩ na matirĩ matiarahĩte makoretwo macokanĩrĩirio handũ-inĩ...

Nĩ harĩ bata mũnene mũno nĩ tondũ nĩ gũkoragwo rĩmwe gũtari na maaĩ na gũgakorwo kwĩna riũa inene na gũgakorwo atĩ gũtirĩ hĩndĩ maaĩ maroneka naihenya. Kwoguo, ũkoretwo wĩna ũhoro wa kũminjĩria maaĩ mĩmera yaku, ũrĩmi nĩ ũkoragwo ũgĩthiĩ nambere na irio ciaku iticenjagia. Ikoragwo ikĩnyua ta kũrĩo na mbura, na hĩndĩ ĩyo ũgakorwo atĩ o na indo ciaku itiraũma, nĩ irakorwo ũkĩthiĩ nambere. Okorwo nĩ irio ũhandĩte, irio icio ũkagetha kawainda, okorwo nĩ mahuti ma ng'ombe, ng'ombe ciaku itikũhũta tondũ nĩ ũgũkorwo ũgĩcihota, gũcikorwo ũciigĩire mahuti.

No kũmonia ũrĩa macini ĩyo ĩrurumagio ũgacoka ũkamonia ũrĩa ũtheru ũrĩa ĩbataraga, ũgacoka ũkamoni ũrĩa ũngĩhota gũthiĩ ng'ombe-inĩ yaku no ũkanyitithia ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũnyitithia nyondo-inĩ yaku, na nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩruta iriia thĩinĩ wa ng'ombe yaku wega. Macini ĩyo yaku ĩgakorwo ĩrahũthĩra nĩ ĩroneka ĩrahũthĩra generator, ĩno ti ya kũhũthĩra kĩndũ gĩ gwĩtwo thitima na nĩ njega nĩ tondũ nĩũkuonia mũndũ ũcio ũrĩa egũthambia warĩkia kũhũthĩra, ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũmĩthambia norĩa wagĩrĩirwo nĩ kũmĩiga no theru mwega.

Nĩ mũtĩ ũratemwo na power saw na nĩ andũ erĩ, ngũĩciria marenda gũatũra mbaũ, na koguo nĩ mũtĩ mambĩte gũtema harĩa gĩtina-inĩ, na nĩgetha mũtĩ ũcio wagũa matũĩke a gũatũra mbaũ, na matuĩka a gũatũra mbaũ, makĩmenye ũrĩa igũgĩkuo.

Wa mbere, mũtĩ ũyũ nĩ mĩtĩ ĩrĩa ya tene ya ũndũire witũ. Na mũtĩ ũcio nĩ ũroneka waambatĩte na kana ũmerete wĩna mita mĩingĩ mũno kuuma nathĩ. Ũgacoka ũgakorwo nĩ mũtĩ mũnene mũno kwoguo, nĩ mũtĩ ũngĩtũma ũtinde hau ũkĩwĩĩrorera nĩũndũ wa ũrĩa ũrooneka wĩ mwaramu, wĩ mwariĩ na ũrĩa ũroneka wĩna mahuti maingĩ o na igũrũ. Nĩ kwonania mũtĩ ũcio nĩ mũtĩ, ĩrĩa yaarĩ ya kĩndũire yaarĩ ya gĩtene. ĩ, mĩtĩ mĩega, mĩtĩ mĩnene.

Wambere, itunda rĩrĩ nĩ itunda rĩega na itunda rĩtũteithagia. Tahĩndĩ ya Covid, nĩtwatuĩkaga mũno tũhũthĩre itunda rĩrĩ na tũkerwo tũtuĩke agũĩkĩra maĩinĩ mararu , na maĩ macio mararu wanyua agacoka ũkaigua wega. Kuogwo nĩitunda rĩatũteithirie mũno kana rĩngĩtũteithia mũno kuogwo rĩhũthĩkaga ta ndawa. Kuogwo nĩkĩndũ kĩnakĩguni thĩiniĩ wa mũtũrĩre witũ.

Niĩ ũhoro tũkoragwo tũgĩka kĩ-biacara nĩ ũrĩmi wa gũthondeka mbeca, ũrĩmi na ĩgakorwo ũndũ ũyũ indo ici nĩ ciendekanaga mũno, nĩ matunda mendekanaga mũno, nĩ mabataranagia mũno, nĩ tondũ nĩ mahũthĩkaga mũno na matunda maya nĩ magũragwo wega koguo nĩ matunda makoragwo mena bei ĩ igũrũ, na nĩ matunda mangĩtũma ũkorwo o na we wĩ mũndũ wĩna mbeca hingo ciothe, na mũndũ ũrahota gũkorwo ena ũrĩmi wa gwĩkĩra mbeca mũhuko.

Nĩ ũrĩmi wa ngirigaca, na nĩ ũrĩmi ũkoragwo ũkĩrehe mbeca. Nĩ tondũ, nĩ ũrakorwo ũkĩĩkĩra mũmera waku na ũkaũhe gap ĩrĩa yagĩrĩire. Kwoguo nĩ gũthima ũrathima, nĩ ũrĩ bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, na andũ magakorwo makĩgetha irio njega na irio ciĩna uumithio.

Haha hena macini ya kũhũra kahũa na nĩ haroneka hena mũgũnda wa kahũa na hena andũ, mũndũ wa nduthi na aikarĩte hau nĩ kuoneka atĩ ee he kĩndũ etereire kana he mũndũ etereire, no haha ndawa nĩyo ĩrahũrwo nĩ tondũ nĩ haroneka hena macini ya kũhũra kahũa ndawa.

Nĩ tondũ wacina gĩko kĩu, nĩ kũnyihia mĩrimũ nĩ tondũ gĩko kĩu hĩndĩ ĩrĩa gĩcokanĩrĩire handũ hamwe, nĩ gĩtũmaga rĩngĩ kugĩe na ngi na gũgakorwo kwĩna gĩko kĩingĩ mũno thĩinĩ wa itũũra, nĩ tuge nĩ kwahurutana rũhuho, rũhuho rũu rũthiaga rũkoya takataka imwe cikĩtio hau, nĩtuge nĩ ta maratathi. Na hĩndĩ ĩrĩa wahota gũkorwo ũgĩcina takataka ũcio, nĩ gũkoragwo atĩ hĩndĩ ĩyo nĩmũrakorwo mũkĩeheria takataka ũcio ũgakorwo kũndũ kũu nĩ gũtheru na takataka ũcio ũkanyiha gũkorwo ũkĩharagana thĩinĩ wa, thĩinĩ wa itũra rĩrĩa.

Haha nĩ arutwo me thukuru, na tondũ nĩ kũragĩire na ũhoro wa CBC, nĩ kũroneka nĩguo mararuta. Na rĩu me handũ magĩĩka ũndũ ũcio na gwĩka atĩ makĩonaga na maitho, nĩgetha mabundithio, kwoguo nĩ kũbundithio marabundithio. Kana, ndĩrona taarĩ tuuta maraita. Marathondeka tuuta wa gwĩka atĩ, nĩkĩo mena tũmĩtĩ twa kũiganania tĩĩri na nĩ haroneka nĩ macokanĩrĩirie tĩĩri wega, makawoya handũ igũrũ nĩgetha makorwo magĩthondeka nursery ciao.

Nĩgũkoretwo kwĩna macini, macini ĩrĩa tũrakorwo tũkĩhũthĩra thĩiniĩ wa mĩgũnda itũ na tũkahota gũkorwo tũkĩrĩma na tũkarĩma kũndũ kũnene mũno, na kũndũ tũrahota gũkorwo tũkĩrĩma irio nyingĩ nĩ tondũ rĩrĩa twakorwo tũkĩoyana tũrĩ andũ, nĩ tũkũrĩma gĩcigo kĩnini, no rĩrĩa tũrĩ na macini kana ng'ombe iria tũhũthagĩra nĩgetha igucie macini iria tũrĩmaga nacio, nĩ tũkoragwo tũkĩrĩma kũndũ kũnene mũno. Koguo nĩ gũcenjetie rĩu ti hĩndĩ ĩrĩa twathiaga tene andũ magakorwo magĩcokana atĩ nĩgetha makorwo magĩteithania, nĩtũkoretwo tũkĩhũthĩra macini.

Mũgogoteni ni ũteithagia mũno, mũno ihĩnda-inĩ rĩrĩa gũtarĩ maaĩ, nĩ nyonaga andũ aingĩ makĩhũthĩra gũkuua maaĩ na mũgogoteni, magakuua mĩtũngi mĩingĩ mũno na mũndũ akagucia, agakorwo akĩenderia andũ. Kwoguo nĩ kĩndũ kĩngĩruta mbiacara, nĩ kĩndũ njũĩ nĩ kĩana ruta mbiacara. Na kĩndũ gĩkĩ bado nĩ gĩkuaga mahuti. Nĩ ũgũthiĩ, mũgathi mũgeekĩra mahuti manyu ũgacoka either mũndũ akagucia kana mũkooherera bunda-inĩ, na bunda nayo ĩgakũgucĩria. Kwoguo nĩ nĩ kĩndũ kĩhũthagia ũhoro wa nginya ũrĩmĩ nĩ tondũ mahuti mau, rĩngĩ ũngĩetha ngari kana nduthi ĩgũkuĩre. No wĩna mũgogoteni waku, nĩ kũigĩrĩrĩra na ũkuue na ũtware handũ hanene, kũringana atĩ nĩ bara-inĩ na nĩ kũndũ kũragĩthiĩka. Kwoguo, nĩ kĩndũ kĩngĩgũteithia na mũnomũno mũno ũhoro ũcio wa maaĩ, kĩana hũthĩka mũno na andũ magĩtahĩrwo maaĩ na magacoka magathiĩ makeenderio.

Haha nĩ handũ hangĩkorwo atĩ, nĩ mainabu marĩtwo, maarĩo, maacoka andũ magate mahuti mau kana, nĩ mbegũ cia mainabu. Ndĩ ndona nyamũ ta ici, nĩ ndĩĩciragia ũhoro wa mainabu mũno. Haha nĩ ndĩrona mainabu nĩ marĩe, kana nĩ mbegũ ciamo ikoretwo icokanĩrĩirio hamwe na nĩgetha rĩngĩ ihandwo. Kwoguo, ici nĩ mbegũ cia mainabu kana mainabu magakorwo all ready nĩ kũrĩo marĩtwo makarekio mahuti mamo.

Haha nĩ harĩ ũhoro wa ũrĩmi na gũkorwo atĩ nĩ harĩ na ataramu mũno a ũrĩmi, koguo no moneke thĩiniĩ wa nduka-inĩ ta ici, nĩ tondũ nĩ marĩ hena labels ciao cia kuonania hena ũhoro wa ngirigaca ũrakorwo ũkĩarĩrio hau, kana ndũngĩaga ũngĩenda ũteithio o wothe wa kĩngirigaca, ũrĩmi nĩũgũthĩ hau no kamenya ũrĩa na ũkagĩa na ũhoro wa gũthomithia ũrĩa ũgwĩka kana ũgathoma no kamenya wega maũndũ marĩa ũkũrũmĩrĩra.

Nĩ harĩ bata na nĩgetha ũgakoragwo ũrĩ na magetha maku ma nginya hĩndĩ ya riũa, hindĩ ya mbura, atĩ nĩ ũrakorwo ũhotete gũkorwo wĩigĩte indo ciaku na ũgakorwo wĩna magetha maku. Ũgakorwo ũkĩruta magetha maku na ũgakorwo atĩ ndũrathĩnĩka kana gũtirĩ na ng'aragu thĩinĩ wa itũũra rĩaku, nĩ tondũ nĩ ũrakorwo ũkĩmahota kũrĩma nĩũndũ wa greenhouse.

Niĩ nĩ nyendete ũrĩmi wa ngũrwe, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũrakorwo ũkĩrĩma ngũrũwe, nĩ ũgũkorwo ũgĩkorwo wĩna mbiacara njega, na nĩ ũgũkorwo mbandũ wĩna ũhoro wa gũkorwo wĩna nyama, na gũkorwo wĩna thumu wa gũkorwo ũgĩtwara ona irio-inĩ ciaku, atĩ ndũrathĩnĩka nĩ thumu, ndũrathĩnĩka nĩ nyama ũngĩbatara nyama, atĩ to mũhaka ũkorwo ona wĩna ageni ũthiĩ ũgethe nyama nakũu, koguo nĩ ũgũkorwo wĩna ũhoro wa nginya kwendia na ũkorwo wĩna handũ ũraingĩria mbeca nĩũndũ wa ũrĩmi ũrĩa wĩnaguo, wa nyamũ ici cigwĩtwo ngũrwe.